Ore tena pisha naa kegirae aipalilia olchamba ashu ara kegirae adung imoit natubulutua tiatua endaa amu ore kuna weeds naa kinyial olchamba oleng naa kemitiki indaa natumoki elo agol. Niaku etiu anaa kegira kulo tunganak aipalilia ele shamba aitayu kuna weeds pem, pisho endaa ebulu aitobiraki nememitiki sii etum enkolong aitobiraki amu ore oshi peadoru weeds oleng kuliko endaa natuunoki naa kepuo ainyial endaa oleng amu kemitiki enkolong naa ore , ore sii tenemitiki enkolong abulu aitobiraki oleng amu kinecessary oleng enkolong ashu light ewangan tiatua olchamba . Niaku kelio ajo kegira kulo tunganak aipalilia olchamba lenche.

Ore enaa oilitashokinoni teine oji, naa lazima paalo ainkuraa ajo kanyio shida, nalo sii adol kanyio peemetumito oltungani ositima aitobiraki peetum aisaidika amu ketaa ilkastomai lang', neeku lazima paalo adol ajo kanyio peemetumito ele tungani ositima aitobiraki, arashuu kanyio shida amu keya netum ositima shida nemeyiolo ainkurai ajo kanyio, neeku lazima paalo aisaidia nadol amu elelek aaitu elak token nemeyiolo ninye ajo token eitu elak, neeku kalo abaya enkank enye nainkuraa ajo kanyio shida ositima lenye enaa ketii iwayai naatudunkote nainyialate peekipuo aaret ilo tungani, amu nakata eshipa sininye enaa ilkastomai pee mitoki adol enaa kelekata iropiyiani enyak pesho, amu keya nitalaa iropiyiani kumok ositima nepoito ake nejia pesho neitu saidiai neeku naa kegira ainyial nakata ilkastomani neeku mbaka nabaya inewoji nemanya, nikipuo ainkuraa ajo kanyio shida ele sitima.